Rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ, ndambire gũthi thoko, ngĩgũra thamaki, ngĩũka nacio mũciĩ, ngĩcithambia weega na maĩ matheru, ngĩcoka ngĩkaranga gĩtũngũrũ gĩakwa na nyanya, ngĩcoka ngĩikia thamaki ĩyo maguta-inĩ, ngĩmĩgarũra, ngĩcoka ngĩmĩihũra ngĩmĩihũra na ngima.

Ũndũ wa mbere nĩ getha ũhote gwĩka ũndũ, ũyũ nĩ ũrabatara thitima, nĩ ũrabatara intaneti njega, ũndũ wa gatatũ, nĩ ũrabatara kũmenya kũhũthĩra indo ici nĩ getha ũhote gũtarĩria ciana ũrĩa cikũhuthĩra.

Ũndũ wa mbere woka meciria-inĩ, nĩ cukuru harĩa twabundithirio abcd na noguo arimũ aya marageria kũbundithia ciana, na njĩra mwanya nĩgetha ciana cihote kũnyita gĩthomo gĩkĩ na ihenya.

Macini ĩno rĩrĩa ndarĩ mũrwaru, nĩyandeithiri mũno kũmenya harĩa pressure ya thakame yakwa ĩrĩ, kana thakame yakwa nĩ ĩrathi kahora mũno kana ĩna ihenya mũno kana thakame ĩrathi ũrĩa yagĩrĩire nĩgetha hote kũrigitwo na ndawa iria ciagĩrĩire.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ maabithaa a thirikari, makigeria kuonia andũ a kawainda ũrĩa marĩhũthĩraga rũrenda, kũrĩha magoti mao rita-inĩ rĩrĩ kũhũthĩra thimũ hategũbatara gũthiĩ handũ.

Wa mbere, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Corona, rĩrĩa mũrimũ ũcio wokĩte thĩ yothe, harĩa kambuni ya kuma bũrũri wa Germany yokĩte kũhingũra kambuni yao gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

Ciana ici cirabundithio ũrĩa gĩthomo nĩ mamu wao kana cũcũ wao me gĩcagi marabundithio gũthoma.

Ingĩyũrĩria na njĩra ya kũria mũrigitani ahe ndawa iria ci na hinya mũno, he ndawa iria cinacio cia kũrigita mũrimũ ũcio nĩgetha hotane na kũhũrana na mũrimũ ũcio na njĩra njega.

Wambere, nĩĩ kwaga mũndũ ingĩarĩria, kana mũndũ ũngĩthikĩrĩria, na hihi anjĩre nĩkĩĩ mũndũ abatiĩ gwĩka, e ihinda-inĩ ta rĩu. Wakeri nĩĩ mathomo makwa nĩmakoretũo ma, mena makũmbĩ manene mũno. Wagatatũ nĩgũikara na ndũ hihi mataranyenda, mataranjarĩria wega, kana mataranũmbũiya na njĩra ĩrĩa ĩbatie.

Wa mbere nĩ ihinda rĩrĩa murimũ wa Corona wokire thĩ yothe. Na wahutirie maburũri mothe ma thĩ, nginya bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. corona ni mũrimũ wa bataraga andũ matigakuhanirĩrie, nĩ getha kũnyihia ũgwatania, tondũ ni mũrimũ wagwatanagio na njĩra nene mũno. Andũ makorwo makĩhutania kana gũcemania handũ. Ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri witũ wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, nĩ ahingire handũ hothe kanitha ciacemanagia, handũ hothe andũ macemanagia ta makanitha, nĩ ahingire mahoteri, nĩ ahingire irabu. Nĩ getha kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ ndũgathiĩ. Mambiacara maingĩ nĩ mathire thĩ na njĩra nene.

Wa mbere, kandi yaku ya NHIF ĩrutaga wĩra okorwo nĩ ũkoragwo ũkĩ rĩha marĩhi ma omweri, marĩa makoragwo mbeca baribari ciringi magana matano. Wa kerĩ ũthiaga thibitarĩ ĩyo, magakorwo nĩ marĩ ng'enda ĩrĩa mahũthagĩra. Wa mane kandi yaku, nĩ ĩhotaga gũkũrĩhĩra, wĩ mũrwaru wa thĩinĩ, na wĩ mũrwaru wa nja. ĩrutaga wĩra thibitarĩ-inĩ cia thirikari mũno mũno.

Rũni rwa mbere, nĩ rũni rwa biacara, harĩa andũ arĩa mena mabiacara maheagwo rũni rou, nĩ matwaraga andũ acio a bengi makona biacara ciao kana no cihote kũrĩha rũni rou, rũni rwa kerĩ, nĩ rũni rwa kũrĩha cukuru, harĩa ũheanaga ũgitĩri wakũ ta mũgũnda, kana hihi ngari yakũ, mĩtaratara ya kũrĩha, hena ya o mweri harĩa mũndũ ũcio arabatara kũrĩha gĩcunjĩ kĩa mbia iria akombire, o mweri, na hena mĩtaratara ya wiki ya kiũmia.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ gĩthomo gĩ bata mũno, harĩa andũ a rũrĩrĩ rwitũ nĩmahĩmbĩirie ũndũ ũyũ wa gĩthomo. Nĩmatwaraga ciana ciao, mwana wa kairĩtu na wa kahĩ, nĩmatwaragwo cukuru magathoma nginya gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Andũ amwe nĩmahotaga nginya gũtwara ciana ciao mabũrũri ma na nja mahote gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao.

Ikinya rĩa kũhika mũtũrĩre-inĩ wa mwana wa mũirĩtu kana wa mwana wa kahĩĩ rũrĩrĩinĩ ruĩtũ nĩ ũndũ woyagwo na njĩra njega na ĩkamũkĩrwo na njĩra nene. Harĩa andũ macemania andũ a arata na andũ a bamĩrĩ mabangaga na macemanagia gũkũngũĩra ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkenagĩríĩrwo mũno. Nĩ gũkoragwo na soda irio cia mĩthemba, mĩthemba na andũ magakena.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, ũhanĩkaga thukuru-inĩ cia thirikari na thukuru-inĩ cia mũndũ kĩũmbe, harĩa ciana cihotaga gũthoma. Ciana cia rũrĩrĩ ruitũ nĩ cikoragwo na irathi ciakĩtwo, hatirĩ, ndigwĩciria hena thukuru ta ũyũ ũrĩa ũtarĩ na mwako kana ũtari mwake wega, haca gĩcigo-inĩ gikĩ gitũ kĩa Limuru.

Ũndũire witũ ũndũ ũria ũkoretwo ũkĩmenyererwo na njĩra nene ní ũhoro wa kũhika kana kũhikania, rũrĩrĩ rwĩtũ nĩ rũroraga maũndu mau. Maũndũ ma rũracio, maũndu ma gũtinia kĩande, maũndũ ma ũhandi wa mĩtĩ.

Wa mbere, nyonaga ũndũ ũyũ wĩna bata mũno, harĩa ciana cina mawathe, cihetwo kanya o ta ciana irĩa ingĩ gĩthomo-inĩ kana ona maũndũ marĩa mangĩ ta mathako, nĩ cihotaga kwĩyenda, na kuona ta citarĩ na ũtiganu mũnene na ciana irĩa ingĩ, na cikahota gũkũra na njĩra njega. Na hihi aciari ao ngamakenerera mũno nĩ ũndũ wa kanya ta gaka, nĩ ũndũ he aciari amwe mahotaga mahingagĩra ciana ta ici cina mawathe, na makenda citikonekane. Hihi nĩ tondũ wa gũconoka kana hihi nĩ ũndũ wa kwenda citikamenyeke, no ũndũ nĩ ũngenagia mũno.